Ore tenarishata, nenyokita teknolojia aas esiai sapuk, aisumisha nkera, nepu ah ore intokiting' kumok neitu isumi oltung'ani te darasa, na keidim iltung'anak anoto te oloing'ang'e, ah te teknolojia. Idim si iltung'anak ataas intemat, idim iltung'anak ataa ke ,tenelakwa oltung'ani metaa metumoki ashomo darasa, na kidim ake aisumayu telakwani, netumoki atoduare ormalimui lenye tenkoitoi e zoom ,tenkoitoi e WhatsApp. Neeku etonyua teknolojia aitabaki nkera ereteto enkisuma.

Teniyieu nibol benki, naa kenare niata entokitin', enare niata enkipante, enare niata KRA, enare sii niata aa a empisha ino paspot enare niata aa aa nisain, peetumoki naa atobolo ebenki, enare sii niyiolo ajo data good contact pee meji ake ira olapurroni peetumoki naa atobolo ebenk enare sii niata PIN Ino piitumoki naa atobolo ebenki enare sii niata paspot ephoto paa tenelo naake iyieu neasisho nitumoki atadamu signature ekaunt ino.

Ore ake peimin enkare eton eitu aoku, naidim ake atoliki landlord lai mainyaki aboloki. Ah naliki ajoki eitu duo atumoki atooku tenkaraki sababu naje, na teneidimayu naboloki. Aidim si atomono olelatia lai tenaa ketaana, ena keeta ninye enkare, aidim atoomono oltoo obo, ore badaye naa atobolokoki enkare, na kaidim atushukoki olang'ole too lenye, arashu akwet enaa keeta enetaana nainyang'unyekie, naidim ashomo atoomonu ashu ainyang'u inaare.

Ore taata minisiri naata esiai SAPUK naa minisiri enkisuma, tengaraki eetae ibaa kumok naagira aendelea, anaa orrekie le CBC, aa egirae Aiko irmalimuni pookin, egirae sii, egira enkera aipang' tenoshiake sekondari ajing' CBC neaku egira etae baa kumok oleng' naagira enaa CBC neetae irmalimuni oogirae aigerr enaa CBC odarasani naashetitae okarikilam ng'ejuk.

Ore taata imbaa kumok naing'ua orkerenket sapukin, na esiai okwapi eboo. Ah tenkaraki enkerai ng'ole naibung'aki te Vietnam, emirita irkeek oitemerisho, nejo naa sirkali e Vietnam pegori. Neeku egira sirkali e kenya aanyok pemehori inakerai naji Wambui, tenkaraki ah pe inepuaki inye emirita irkeek oitemerisho, neme nemenare ashu aa kinyume na sheria inakop. Neeku nena baa nagira aiendelea.

Ore oshi tenebau inkera ainei tesukuul, naa ke ore ake pebao, najoki entautu uniform ,peminyal naa, nirragie bukui ashum tewueji siadi, nirragie irbenia, naoriki endaa. Ore paidip atooriki endaa, tenetii nepuo aishop inkulie kilani eang',netumoki aipang'a na kidim ake ashom eramatare, idipa endaa, na tenetii nai inaaata homework ashu enkisuma e ang',netumoki ang'asa aitoki aas dama eitu ipang' apuo amanaa.

Ore enkoitoi nasuji, itobiritai sheria, idipaki aibalunye pooki toki te bunge ,na ore ake pidipi aigero sheria, eai bunge ,nitokini ashukoki wananchi pees entoki naji verification. Ore badae neakini o president misaina. Neakini si lang'eni mi chambua asuj sheria. Ah pa teneetae marekebisho ,netumokini airekebisha, dipaki ayaki ore na pidipi neyakini president misaina metaa sheria.

Kalo ake ilo duka, nayiaya oltung'ani omirta nena simui, najoki enyamali naata esimu, najoki njere keeta esimu ai shida e Internet ,pa tenemana naa teneidimayu naidimi aibelekenyaki. Na tenaa kentoki naidimi aitobira na keidim ake aitobira ina simu. Tenaa keeta na enyamali e Internet. Kiidim si ataa netwak arashu aa, emurua naing'ua nemeeta netwak. Kake ainosaa ake ajo ,ah paisaidiai tenkaraki na enyamali ina simu, pibelekenyi arashu aishori ai simu.

Eniyieu niwuang'ie oloiterio, naidim ake ataasa enkitukore, niidim ake aituko ah intokiting' inono pookin naaba ena enchafu, nintuku ikoombeni, nintuku nkilani, idim si atujuto enkaji, aitumia osabuni, ore tenaa ketii intokiting' namanita, naidim ake atudumu. Tena ketii orkujita omanita enkaji, iidim ake atudung'o. Tena ketii likae chafu ake, enaa inkajijik orkedike nitau, nkajijik omotonyik nitau. Tenaa iyata si ah idero, iidim ake aishoo olchani, idim atara. Idim aishoo sininche olchani lo lajang'a, nipik ilojang'a amu nakata iidim ai kamilisha inasiai.

Enaitasheki eseriani, naa Ministry eseriani. Na sidai naleng' amu, eakikisha ajo eetae eseriani tolosho. Netaa inkitinkini tofauti. Eeta esiai orpolisi, neeta esiai orjeshi, neeta esiai ormuseeni lorkijiji, lo ninche lokikisha ajo keetae eseriani temurua. Neakikisha sinche kuldo ajo ore iljeshi na ninche orrip enkop.

Neeku ainyang'ua enkurma enkano tolduka neitu aarrinyokini iropiyiani naishaa, na kaidim ake atabaiki olamirani lo duka, nainosaki ajoki ah aeuo nai ainyang'isho, ena kenaaji ashu esaa duo naba enaa enaewuo, naliki ajoki aishoo duo impisai naaje, na kuna impisai nikitorrinyoko. Ore nena pisai nelelek a keng'or ashu a azaidi, pa tenemana naa naiputaki ashu arrinyoki naa nena pisai, pe epurrui enaduo siana o mpisai ainei.

Ore det, nibalunye EACC injere, ah tormutandao ajo eetae iltung'anak kumok le sirkali, oinasita impisai eropare. Netumoki kumok ilemeeta inkardasini lotii siaitin esirkali. Na kumok iltung'anak otamorutua, arashu a loifaa pepuo retirement ,kake eton ake etii esiai esirkali. Nejo ng'ole ore laasak pookin le siai, netoki aitoki aiput ikardasini arashu ishooyo ikardasini enye, pichungusai tenaa ketii iloitabaitie lelo arin neitu epuo retire. Ore iltung'anak pooki le sirkali nimifaa peenya impisai eropare, amu ketii ah ore oltung'ani pookin oba enaa olotaaniki, niripot ena ketii iltung'anak oinasita mpisai eropare.

Akayieu naaji ibarakinot Kuna nikipikita eng'uesin naiting'ito amu kumok ing'uesin naiting'ito enaa Nena naaji ingitejon naa pei ng'oruni olale loo nguesin orpieki Nena ng'uesin arashu eing'oruni eishori ilairemok metipika Nena kitejon too ng'ang'itie niing'orr sii enkitejo o wenkitejo elipong' niing'orr metoishoto ore oltung'ani ooba enaa oloinyiang'u enkitejo arashu iloopuo Aamir Nena ng'uesin naata neibung'i Ayaa aisitaaki lelo arripok loo ng'uesin.

Tenayieu naomonu eretoto enkata naara esimu ai enyamali, kaidim ake atabaiki oltung'ani oba enaa olataaniki arashu olnchere, ashu a olaata esimu, naliki ajoki kara ng'ae, na kanyioo ereteto nayieu. Naliki ajoki ketorrono esimu ai, pa tenaa kemana naisaidia matoosho. Naliki ajoki ore ena simu nelelek ah enoto enyamali tenkata naje, pa tenemana naa ning'urari, arashu aisaidia naa ina simu ente matoosho, arashu aigerie message enkata na erishata ore ake paidip nashukoki.

Tenetum oshi Ingilani ang' ilduruki, naa miidim ake aatushum tenkare ena enkilani sapuki nemeisujayu tenakata dorrop keidim ake aatushum enaa irbilang'etini nikishum te nkare ometanana ometupuku olduruk, tenaa inkilani naiborr naa akishum ake nikisujie Jiik amu nakata eitau ilo shafu ore Ingulie kilani aikidim ake aisuja to sabunii le kokowoida arashu aa tewomo nikiyutyut peyie etumoki ilo shafu aishunye.

Eniyieuu nayierr olgali naa kainok ake enkima woore aidipa ainuaa enkima napik enkare ildakikani tomon omiet naponaa Enkurma agira aing'oling'ol tolkurseet naingolingol ingolingol naibelekeny ildakikani opishana metabaana nibungaa wore ake baadaye nintupurupuranu nipukuru

Teniimin iltaii kewarie, nakaing'oru ake namuna pe airrapirrap e switch ,napik on pa tenelo ake padol teneponu. Naing'oru enkoroboi nainok arashu ainok enkima metoong'a. Nairipot ajo eimina na iltaii. Ena ke token ,na kaidim ake atalaa. Na teneme token na nayiolou. Naasisho, arashu tenakaata ositima nainok, amu nakata atumoki ataasisho.

Ore enkata nagira aiyeng'yeng'a, na ke kanyor aitirring'ayu aing'ura TV ena ketii, arashu agira aing'orng'or esimu, aing'or oloing'ang'e ashu a Internet ,nagira aton aing'or, naiperipera, nagira aton aitirring'a maata nkilani si duo narrish, agira ake ayeng'yeng'a ,naokuwok enkiti suda ena ketii, na enemetii suda naok enkare arashu shai. Nagira aton ayeng'yeng'a esaa naba enaa enatanaure. Nayeng'yeng'a toluti dakikani.

Ore ayierita inchapatini, naa naakikisha ajo kaata enkima na sawa. Aitudupa atipika orokiyo enkima, ah naikoroga nkanu, ena ketii, ena kanaikantai. Naiperper inchapatini. Aata si eilata tayari, na eilata naruko. Nagira aibelbelekeny inchapatini agira ayier, kila moja ,metaa kitosha. Ometaba naa neoku arashu a neroku, naitau taa.

Enelo niiting' enkare agira aitukisho, na kaidim ake atushuma nena kilani payooki taisere aituku. Arashu aituku nena kilani baba enaa inaitosha enaduo kiti aare. Ore naduo kulie nalo, nalo auku enkare tenaa ketaana. Ore pemetaana naing'oru taisere enkare. Ore pemetii naomonu to olelatia, pashukoki ake badae. Kake ore si nena kulie kilani neitu na etaa atala enkare, na kashum ake tenkarae, pa ore pekenyu esaa naewuo enkare, naoku ake naituku.

Tenelo nayieu naponaa mpisai, ah enkoitoi natumie nkulie ropiyaiani napikie yieunot ainei, na kaidim ake ataasa biashara, arashu intokitin naba enaa namiri tesaa dorrop. Arashu apik impisai nai project naijo enkiremore, namir inaduo tokiting',nai vuna ,natum impisai. Ashu apik inkishu o lasho, ore badae nalotu amir nena kishu, naitau impisai etaa etoponari.

Ah kumok iwuejiting naatumieki inkopisini e SHA te kenya. Iidim anotie sipitali, idim anotie huduma centre ,idim ake anotie ah iwuejiting pookin ebiotisho. Amu teine etumi nena sipitalini pookin e SHA. Itumie sipitali, itumie eh ormutandao, iidim si anotie eh ewueji pookin naji ene cyber teneyieu nirijista. Na ilo ake atumore iltung'anak pookin le SHA.

Amanya nanu enkop e Kajiado, Kenya. Emurua naji ene Kitiyia, tekitongoji e Yatimo. Namanya sii sub location e Kajiado West, namanya location oo Nkiito, to kwapi olkila orok, ina kop e Kenya.

Etaa inkoitoi kumok naidim atushumie mpisai nashukokini baada enkinyang'a. Aidim ake atipika esimu, nashum ashu napik account esimu paitoki ake aitumia badae. Aidim ake atipika ebene orkaputi, paitoki aitumia tokulie iwuejiting'. Arashu apiki e arashu apik entoki naji home bank. Pa ore badae, aidim ake aitumia nena pisai tewueji pooki naba enaa enayieu naitumia. Aidim si atipika account enaa mpisai kumok, napik account nashumie pe atumoki aterewa.

Eetae inkoitoi kumok naitumia tenalo esiai tedekenya, eniding'a garrin. Tenemelakwa esiai na kaidim ake ashomo tonkejek, arashu aing'oru oltukutuk, naitumia pamaitoki aitumia garrin. Arashu aing'oru e taxi amu kaidim ake sinye e taxi aitaba. Naing'oru kuna garrin e private ,tenaa keimita orbaribara amu nakata abaya tesidai. Arashu aing'oru erori tenadol ajo matumoki ainoto kiding'a matatuni pookin.

Ore dupoto enkisuma oloing'ange naa keisaidia inkera naa lakwa nemetumoki aisumata meisumata telakwani ore iltunganak aaa looyieu ninguraa ntokitin ashua neas intemat naakeidim ake aisumata nereu toloingange eetai inkoitoo are eetae enkoitoi naji ene zoom neetae enkoitoi naji ene whatsapp niindim ake airekooda intokitin nabaana iniyieu nireu toloingange nireu toloingange ninguraa ni Google naa indiim ake aigugula ninguraa

Ee kibung'ate nkaik o sirkali, pe kitumoki aitung'ie enarata o ng'uesin etim. Etae iltung'anak kumok otegeluaki temurua, etegeluaki iltung'anak oing'or ing'uesin enaa renjas, etae ake sinye iltung'anak oing'or enaa imotonyi, enaa birds watch. Iltung'anak oidim aing'ura nena ng'uesin esirkali. Nelo neeku eetae ing'uesin nagirai aar. Etae si iltung'anak enaa le sirkali enaa mzee kijiji, okulie renjas pookin obanaa ogira a lias tenebo o sirkali petumokini aiting'ie enarata o ng'uesin.

Atareto internet tee, ebenki e intanet too nkoitoi kumok aa akaidim atijing'a we esimu naitayu impisai, naa akaidim ake atijing'a atua esimu nairriwaa impisai. Kaidim anoto, atayiolo impisai naata te bank naa akaidim aisefa naa kaidim aibajeta nena pisai amu kaorriworr, eniata ebenki tofauti naashumikeki impisai.